Haha haroneka nĩ mũthamak,i wa gatatũ aracakaĩra mũthamaki wa keĩrĩ na hena thigari na andũ a kanitha na bado hena andũ angĩ.

Ũbatiĩ gũkorũo na ũmenyo wa, gũtubĩra, na ũbatiĩ gũkorũo na gatarũ, na nduano cia kũnyita thamaki

Ndĩrona mũndũrũme, e ũboco-inĩ wake wa o mũthenya, arendia nyama, na nĩndĩrona haha hena kahiũ, hena mwaki, na hena nyama ingĩ nyingĩ, na hena andũ.

Ũgitĩri barabara-inĩ no nginya ũkorwo na ĩno kadi ya license nĩguo ũtwarithie ngari yaku, na bandũ no ũrĩhwo ũngĩumĩra barabara-inĩ kana wone mũtino.

Wĩna kandi ĩno hakoragwo he hahũthũ, gũthiĩ nja wa bũrũri, na mbando nĩũrĩhagĩrwo kĩrĩa gĩothe ũrabatara, na wĩnayo, ĩraithi mũno gũthiĩ harĩa hothe ũrenda nja wa bũrũri.

Nĩ ũrigiti wa igũrũ, harĩa mũrwaru aroragwo harĩa omĩrĩte nĩ arigiti, na hena mũtumia ũkĩte kũmũrora ũrĩa arathiĩ na mbere, kana nĩarahona kana ndarahona.

Andũ a itũra nĩma nĩmateithagĩrĩria, thĩ-inĩ wa gĩthomo gĩa tekinoronjĩ ya nĩmacangaga mbia iria cimateithagĩrĩria gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao, na bado kũmanyitĩrĩra mahoya-inĩ ma.

Mũrigiti abatiĩ gũkorwo na ũmenyo wa kũmenya mũrwaru aromera kũ, na nĩ mũrimũ ũrĩkũ aromera, na nĩ cindano ĩrĩkũ na dawa ĩrĩkũ ũbatiĩ gũtũmĩra, nĩguo arigite mũrwaru.

Haha ndĩrona nĩ mũndũ aratũmĩrwo mbia kuma higher loans education harĩa mũndũ atũmagĩrwo mbia cia upkeep cia kũmũtwarithia na mbere na mũtũrĩre wake.

Gũciarwo nĩha gũkũngũĩra gũciarwo nĩ harĩa mũndũ ongagĩrĩra mwaka ũmwe, gwĩtaga arata na andũ a nyũmba mũgakenanĩra, mohiki nĩ harĩa ara mũtumia na mũthuri matuĩkaga kĩndũ kĩmwe na magaikarania, namo mathiko nĩ harĩa mũndũ atũtigaga, na nĩho tũcakayaga andũ a bamĩrĩ na a nyũmba na arata.

Maambura ta rũracio harĩa andũ mokaga hamwe magathĩnja nyama cikagayanio. O parts, he ĩria ci heyagwo atũmia, ciana, athuri na bado kũnyuanĩira hamwe mũratina.

Nĩmateithagĩrĩria arĩmi gũkũria indo ciao, na kũmateithia rĩrĩa ciarĩkia gũkũra, kwendia hena ũraithi, na kũmateithia na marũni rĩrĩa marabatara.

Nĩ gũcerera atumia arĩa marĩkia kũgĩa twana twao mathibitarĩ-inĩ, na kũmahengera iheo kũmonia nĩ a bata, na kũmacokeria ngatho na hinya ũrĩa matũmĩra.

Ndĩrona kairĩtu gakomete thĩĩ, hena twana, hena atumia na matihana gũkena mahana matire na rĩrĩ mwega wa mwĩri na tarĩ ahũtu.

Ũndũ ũrĩa ũtarangenia thĩ-inĩ wao nĩ ũrĩa matũrĩtwo matũ, matihana wega, arabu indo icio mekĩrĩte ngingo nĩ thaka cihana wega mũno nao, na ũrĩa menjete, mahana gũkena.

Ndĩrona athuri mehubĩte nguo cia kĩũnduire, makĩtie mwaki na ndarama, mekĩrĩte macuĩrĩ mũtwe ni ta magũkũnguagĩra kĩndu kĩunduire uguo, kana maũma macindano.

Ndĩrona ngari cia betũrũ iria citwaraga maguta kuuma icigo cia bũrũri nginya ingĩ na nĩ bado nĩ cirehaga. Ndĩrona mĩthikiri, andũ marathi na mĩthikiri kũnyihia mĩthiĩre na bado nĩ ndĩrona irori kĩrori.

Nĩ ĩgiragĩrĩria kũriganĩra kwa ũndũire, na bado nĩ ĩteithagia tondũ nĩ ĩrehaga agendi thĩ-inĩ wa bũrũri witũ, wa Kenya.

Gũthomithia arĩtu girls empowerment center kũmathomithia ūrīa magethiĩ na mbere na mũtũrĩre wao na skills iria magĩthoma nĩguo cikamateithia mũtũrĩrenĩ wao wa hau kabere.

Ndĩrona nĩ atongoria hena mũthigari, mũnene wa thigari haha, ararĩrĩria maũndũ ma bata, nĩmateithagia thĩ-inĩ wa ũgitĩri, na ũtambia.

Ndĩrona hena mũndũ wĩna thĩna wa gũtembea, na ndĩrona hena mũthuri wũikarĩte thĩ ekĩrĩte mĩwani ya mburaki ĩrĩa yonanagia mũndũ ena thĩna wa kũona. Marĩ na bata tondũ maroneka nĩ andũ athomu na mena gĩthomo kĩa igũrũ.

Mbiacara na ũkũria wa bũrũri harĩa andũ mokaga nduka-inĩ makagũra kĩrĩa marenda, na nĩĩteithagia mũno ũkũria wa bũrũri na ũthii wa nambere bũrũri-inĩ witũ.

Ndĩrona kĩmenyithia kĩandĩkĩtwo matige kũruithia airĩtu, tondũ nĩ dangerous na nĩ ũru thĩ-inĩ wa ũgima wa o wa mwĩrĩ, thĩ-inĩ wa bũrũri wa Uganda.

Nĩ kambũni ya kenya power ĩrĩa mena appu yao ya kũrĩha na ũrĩa mũndũ angĩtia motungata mao ma gwĩkĩrĩrwo thitima.

Ndĩrona mũthamaki Ruto, na mũrata wake Raila, makĩgeithania mena gĩkeno makĩarĩrĩria maũndũ ma bũrũri na ũkũria bũrũri.